Gigo ma nyalo konyo ngato mondo ngato owinj ma ber e seche ma o kale midhiero en gik moko ma chalo kaka chiemo seche moko ngato ni gi tuo moro ma osebedo ka chande ma osebedo ne mi dhiero e kit ngima ne seche moko bende ngani osebedo gi tuo moro ma osekete piny kata osekete e kitanda mar midekre ma seche moko oko sebedo gi thuolo ma timo tije to i biro yudo ni seche ma ngato chiemo o yudo teko kuom chiemo ma ochamo to mae bende mede thuolo mar medo goruok kata teko mar goyo tuoche ma chal kod magi e kit ngima ne koro chiemo en gi ma medo teko ne ngato o miyo odwoko piny sand ma biro kod mi dhiero ma tuo kelo seche moko bende ngato nyalo bedo ni o kale wach moro matek jipo ko wuok kuom jowetene nyalo konye mondo obed jiwore kendo mondo med bedo motegno seche ma okalo e midhiero ma opogore opogore e kit ngima ne koro jipo nyalo konyo mondo mi ngato o winj ni oyudo teko maber e kinde ma o kale midhiero ma opogore opogore.

Nindo en gi moro ma dwarore saidi e ngima mar dhano omiyo kinde ka kinde seche ma ngato ni gi tingne ma pile ka pile ngato o nego neno ni ber oyudo nindo ma oromo chuth to ngato nyalo yudo nindo moromo chuth ka oketo thuolo ma en owuon oyiero kata en owuon o enno ni ber mondo o ti go e yor yueyo ka o wacho ni chakre sani nyka sani en sacha mar nindo to ibiro yudo ka ngato bedo gi yot e tingne ma otimo pile ka pile kendo tije ne biro bedo ka otimo ka wiye oyaore ma ber to seche ma ngato ok yud nindo ma oromo to ibiro yudo kata ni e ngima ne bende kata tije ne ka otimo to ok o tim gi e yo moro ma kare ni kech o biro bedo ka ool o biro bedo ka oonge teko no ma oromo chuth mar timo tije go omiyo ngato onego bed ni keto saa ni chakre thuolo ni nyaka thuolo ni en sacha mar yueyo kendo en sacha ma nindo mondo o mi oting ting ne ma pile ka pile e yo ma owinjore kendo yo ma ni kare.

Kit kaka inyalo neno kata inyalo ngeyo ni i rango ngima ni ngima mar paro en ni nyaka ibed jal no ma onge paro ma ngeny seche ma i bedo gi paro ma ngeny wiyi bende bedo gi pek moro e tich koro i biro yudo ni chando pachi kata yori mar paro koro ok enego bed ni e bet gi paro mangeny ma seche moko nyalo kelo ni chandruok e ngima ni.

Seche moko timo yiero nyalo bedo gi konyruok saidi e ngima mar dhano ni kech ni tiere kaka ngima mar ndano o ketre kata okete e yo ma timo yiero konyo wa godo am ki an to asetimo yiero ni chiemo ma ni gi mafuta mangeny ok owinjore ne jo oda nikech i biro yudo ka ngenyne chiemo ma ni gi mafuta mangeny kelo tuoch saidi e ngima mar dhano koro jo oda chamo chiemo ma mafuta tinie kata ma ok oketie mo ma ngeny i biro yudo ni chiemo gi mit ok kel chandruok e del mayot kendo i biro yudo ka del dongo ka del otegno koro ma e miyo jo oda bedo gi ngima ma kare kendo pesa ma iketho ka ji dhi osiptende bende onge ni kech chiemo mi chamo en chiemo ma kare ma owinjore mar konyo ngima dhano.